Ũyũ nĩ ũrĩmi wa igunyũ ũrĩa ũteithagĩrĩria mahiũ ta ngũkũ, ngũrwe o na kana ng'ombe, nĩ ũndũ wa, ĩgakorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na rĩrĩa yaheo indo ta ici cironeka haha cirĩ ta magunyũ nĩ cikoragwo na nĩ cirehaga maumĩrĩra mega cigakũhota gũkũhe iria, matumbĩ o na cigakorwo cigĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na cikahe mũrĩmi bainda nene mũno.

Mbere tũbataire kũmenya ũhoro wa gwĩkĩra ũiro kana ngirithi, harĩ handũ harĩa hothe hakoragwo hagĩthiũrũrũka, nĩgetha cuma citikarĩane. Arabu, tũgacoka tũgekĩra icungi irĩa ciagĩrĩire nĩgetha irio icio cikorwo cigĩcungĩka wega. Kana kwĩna mabanga marahũthĩka gũtemanga irio icio kana gũthĩa mahuti, tũkamenyerera, tũgacinora, na tũgacihakaga ũiro, nĩgetha citikarote, na cihũthĩke kwa ihinda inene mũno.

Mũrutĩre wa wĩra wa macini, ndũngĩ ringithania na mũrutĩre wa wira wa mũndũ, tondũ macini nĩ cirutaga wĩra wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno, ũgakorwo wĩ wira mũthaka, na wĩra mũtherũ biũ. Mwena ũngĩ nĩ atĩ macini nĩ ciũkaga kũnyihia mahĩnda marĩa mangĩhũthĩrwo nĩ mũndũ kũruta wĩra, macini ĩgakorwo atĩ nĩ ĩrarũta wĩra mũingĩ mũno harĩ ndagĩka nini, na ĩgakowro ĩgĩ cĩ nyihiria mũrĩmi , mbeca iria angĩkorwo akĩhũthĩra thĩi-inĩ wa ũrũti wa wĩra ũcio. Kũguo macini nĩ cihũthagia na njĩra nene thĩi-inĩ wa mũgũnda.

Tũhũthagĩrwo kuonania ndariri cia mbere cia mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩgũmĩra mĩmera yakwa mũgũnda-inĩ. Tũkahota gũkorwo tũgĩ tambũra tũtambi tũtũ tũrĩ tũ nini biũ ona harĩa tũtangĩhota kuoneka na maitho ma mũndũ tondũ tũkoragwo twĩ tũnini mũno. Tũgacoka tũkonania iwango mbarimbari cia tũtambi tũu ũria tũrathiĩ na mbere gũciarana, tondũ tũmwe tũkoragwo twĩ tũ nini mũno na tũ tingĩhota kuoneka.

intaneti nĩ kĩndũ kĩega mũno thĩĩnĩ wa ũrĩmi, to nĩ kĩhũthagia mĩbango yothe ya kũrĩma, harĩa mũrĩmi ahotaga gũcaria ũhoro ũrĩa arabatara thĩinĩ wa ũrĩmi wake, akamenya indo iria arabatara gũcihanda nĩ irĩkũ, ũrĩa agũcirĩmĩra na ũrĩa egũcitungata kuuma na tũtambi, na ndawa iria kũkorwo akĩhuhĩra, cirĩ cia bataraitha, kana cirĩ cia tũtambi, onakana cirĩ cia heho, nĩ mateithĩkaga mũno kuumana na ũhoro ũyũ wa intaneti, intaneti nĩ ĩteithĩtie mũno, thĩinĩ wa ũrĩmi na thĩinĩ wa mĩgũnda biũ.

Tũtege tũtũ nĩtũrehaga inegene rĩingĩ rĩmwe, kũrĩa tũgĩkorwo tũkĩrora mĩgũnda ĩrĩa ĩna nyamũ ta mbũri, ng'ombe, no cikorwo cikĩmaka kana cikaguthũka kumana na inegene rĩu. Tũtege tũtũ no tũkorwo na ũhoro wa gũkorwo tũgĩthũkia riera, tondũ ici nĩ macini o iria cithondeketwo na indo iria cikoretwo cigĩthondekwo na indo iria cithũkagia tĩĩri kana rĩera. Koguo no cikorwo cikĩrehe thĩna wa rĩera, ona kana thĩna wa tĩĩri. Rĩrĩa tũmacini tũtũ tũngĩkorwo tũgĩthũka, no tũrehe hathara nene tondũ kanyamũ kau nĩko mũrĩmi agũkoretwo akarorete igũrũ nĩgetha gakorwo gakĩmũteithĩrĩria kũrora mĩgũnda yake. No rĩrĩa gatuĩka nĩgathũka karĩ wĩra-inĩ, no karehe hathara tondũ mũrĩmi ndagũkorwo akĩhota kũrora kana kuona maũndũ marĩa marathi na mbere thĩiniĩ wa mũgũnda wake.

Mumera ũrĩa ũri mbica-inĩ wĩtagwo alxora. Nĩ mũmera ũhũthĩkaga thĩinĩ wa mahiũ nigetha mahote gũkĩrehe maumĩrĩra marĩa mũrĩmi angĩkorwo akĩenda. Nĩ ũheagwo mahiũ ta ngũruwe, ngombe, ona ngũkũ. Wahe ngũkũ nĩcigũkũhe maciaro mega ma mwena wa matumbĩ, ngũrũwe nĩ igũkũra na ũkũrũ ũrĩa wagĩrĩire, na ĩgakorwo ĩkigĩa na ũritũ ũrĩa mũrĩmi angĩenda nĩgetha ahote kuona baida thĩinĩ wa wĩra-inĩ wake; na ngombe nĩ ĩkuongerera iria rĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩruta. Mũndu ũngĩenda gũkorwo akĩmenya ũhoro ũyũ nĩ mũndũ ta mũrĩmi ũrĩa ũratanya gũkorwo akĩnenehia ũrĩmi wake na kũũrĩma na njĩra iria ciagĩrĩire na njĩra iria cirĩ kuo thikũ ici.

Kĩbĩkĩbĩ, ngarĩ ona kana maĩthĩkĩri nĩ ĩndo ĩrĩa cĩkoragwo cĩkĩhũthĩkaga thĩini wa gũtwarithĩa na kũngania mohoro thĩini wa mĩgũnda. Bĩkĩbĩkĩ nĩhũthĩkaga njĩra nene tondũ nĩ ĩhotaga gũthĩĩ handũ haraĩhũ kwa ihinda ĩnĩnĩ na nĩ ĩkũhota kũgerera njĩra-ĩnĩ ĩrĩa njeke cĩa mĩgũnda, ũkahota gũtwĩkanĩa kuma mwena ũmwe ngĩnya mwena ũrĩa ũngĩ wa mũgũnda. Ngarĩ nĩcĩhũthĩkaga oo nĩgetha mũndũ akorwo akĩhota ngĩnya gũkorwo agĩkũua tũmĩrĩgo tũnĩnĩ tũrĩa angĩkorwo natwo twa mũgũnda. Maĩthĩkĩri nĩhũthĩkaga tondũ onayo nĩkũhota kũgerera tũcĩra-ĩnĩ tũceke tũrĩa tũkoragwo mĩgũnda-ĩnĩ.

Maaĩ nĩmatuĩkĩte ma kũmenyererwo na njĩra nene tũkĩhũthĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu ya gũitĩrĩria tondu nĩ ĩhotaga kũmenya rĩrĩa tĩĩri watuĩka wa kũgĩa maaĩ ma kũigana, koguo maaĩ magacoka magatuĩka nĩ makũĩhinga tondu nĩ ĩrahota kũgĩa na uhoro ũcio wa kũmenya. Bataraitha nayo nĩ ĩtuĩkaga ya kũmenyererwo kana ĩkaga kũũra na njĩra nene tondũ rĩrĩa maaĩ maingĩha thĩini wa tĩĩri, noguo eh maaĩ macio matuĩkaga ma gũtũma bataraitha ĩtuĩke ya kũũra. Koguo angĩkorwo mĩtambo ĩno nĩ ĩrahota kũmenya maaĩ marĩa marĩ tĩĩri-inĩ nĩ maigana atĩa, koguo bataraitha ĩyo ndĩgíũtuika ya kũũra mũno, nĩ ĩgũtuika ya kũmenyererwo, ĩkaaga gũtuika atĩ nĩ ĩrora.